Macini cingĩhota kũhũthĩrwo wega, angĩkorwo mahuti marĩa marathĩo, nĩ magĩrĩru, nĩ makinyĩtie ikĩro, nĩ maraihu wega, nĩ momĩte wega, na nĩgetha macini ĩyo ĩkahota kũigwa nĩ ĩrahota gũthĩa wega, na ningĩ ũgakorwo nĩ ũrahũthĩra thitima na ti kũhũthĩra moko, ũguo nĩ ũkũhota kũhũthia wĩra waku, na macini onayo nĩ ikũhota kũruta wira na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, kwoguo nĩ wega mũno tũgerie kũhũthĩra thitima, kana moko na nĩgetha macini cihote